Ore entoki nagira aasa tene na oltupa etuududoki petumokini atubukokinye nkaitubulu enkare ore enkata nemegira asha na kishakino nibukuki nkaitubulu enkare pee etumoki atubulu neaku etuududoki eletupa pepikinewoi nagira apuku mitamanai enkare abukoki naduo aitubulu ore peasi ena na kidim inkaitubulu atubulu tenkaraki enaduo aare nagirai abukoki teletupa ore si enkae kipimoli eletupa nkaitubulu enkare amu kepikipik akiti alang tenebukokini matejo aitumia nkulie tokitin amu ore ena na keaku akititiki ejing nona aitubulu enkare.

ore eng'eno niyieu pee iyas ena baye amu ore taa kuna naa inkaitubulu nayu ilng'anayio loo nyae ore eniyas pee intubulu kuna aitubulu, naa kishakino nirem enkop ashu ipik ilkuniyani inkulukuok, ore inkulukuok nipik iladuo kuniyani naa kishakino naa inaata intokitin nayieu kuna aitubulu, pee etumoki atubulu ataa, osinyai obulunyie ingaitubulu aitobiraki niramat nindalam intokitin pee menya, nebaki naaji eweji niyieu pee itumoki aikesu.

Ore entoki naitiship tena bae, aa ore taa kulo naa oriri. ore oriri naa entoki emaana oleng. tenkaraki kitaa lukunkuni. edaa. kenya oladuoo riri nitaa edaa neraposho. nikipungusaku gharama nintoki ainyiangakinye inaduoo ropiyiani, edaa. ore sii enkae, kisaidia aitayu orkiu. ore ele kitu, kidimi aatutur aitayu enaduoo terit, nitobirirki imotiolk ashu ntokitin naapiki irkeek. nairemoeshayieki irkeek, ashu, enkang. neekh ore maana ena. ore ele riri keeku edaa too Kuna lukunkuni,

Ore Kuna naa nkaitubulu, naa teninyia oltungani. nikiponiki enkare osesen, ore entoki enikoni tenetumi Kuna aitubulu. naa kedumuni ilanterera lenye, nepiki, metangasa aabulu te wueji, ore pee idipi aatubulu metaa nkutiti aitubulu. nedumuni aidurie aapik ewueji nepuo aabulunye. ore esidano ekuna aitubulu. ore pee inyia oltungani, nikiponiki osesen osarge. neeku ore egira aabulu. ishaa nipik irkek. nibukoki enkare tenemesheita. niramat amu inakata eeku nkaitubulu sapukin

ore entoki nalotu idamunot tenadol ena aa ore taa kuna naa impuka naatudung'oki inkarara nepiki inkulukuok neuni aihang too inkeek, ore entoki nadamu naa kimanisha ore ene meetae enkop naidimi naaji atuun ashu emukunta, ore olaunoni otasa ena naa kisaidiaya kuna puka tenkata olameyu otenkata olari pee melau impuka aikata, neeku neeku kisaidiya kuna amu itum oltung'ani entoki ninya ata mesheita nitum sii entoki niya ata miyata emukunda, naa ene maana ena unore neeku keyieu naaji nees iltung'anak pooki.

Ore kulo naa irpaek, otuunoki, ore peebulu, nekesi aitayu ebata oobenek, ningurari miraga te nkop. ore ena siai naa ene maana. amu ore Kuna benek, ore peetoni, nemuta, neponiki enaduoo kop ntokitin naisho kulo paek, ootunguayioki metuulbulu aitobiraki. neeku ene tipat eneesi ena amu kisho nkulupuok metooko enkare nisho sii menotito. ntokitun nkaitubulu kulo paek. neeku ene maana ena oleng, kemitiki sii enkolong',ingatie iladuok apek enkare enkata nasha. neeku tneesi ena naa idim anoto irpaek kumok.

ore entoki nadamu tenadol ena aa ore taa kuna atubulu naa kewoshito intapuka, naa ilnganayio ooyu kuna aitubulu niche loo puonu idamunot, ore pee iramat inkaitubulu inonok niun tenkoitoi naishaakino, nindalam enaishaakino nidotu eria tenebulu penyo nikuroki ekidim inaduoo aitubulu atoishoto esidai nitum ilmatuntakumok neeku ore entoki nadamu naa ilnganayio litum tenkoitoi naishakino ore kuna kewoshito intapuka naa kitodolu ajo kepuonu aisho esidai.

Ore maana enabae temurua natii naa tenebulu nkaitubulu ometabaki ena na kimaanisha etuuno olopeny ningor nebukoki enkare nitalam ngwesi pooki naidim ainasa aa indim aikara nibukoki irkiek oishaakino ore ena nikisaidia naduo aitubulu inonok merabaki kiwango na etaa pejo peisho ore entoki emaana tenirip naduo aitubulu inonok na kidim atoisho oleng nitum irnganayio kumok neaku enemaana teneripi aitalam ingwesi.

Ore entoki nagira aasa naa inkabobok orkeek ashu irkeek loormaasae okjuni. etoojuoki too nkabobol, nepuoi aitoki, peetumokini aitumia atabakie imoyiaritin. ore Kuna naa intokitin naatojuoki ashu, too ntona, nepiki metoosho enkolong'.nitoi nitalami enkare, nitalami ntokitin pookin peetoni, peetumokini aisuduoi pee ningiala pee ebakieki imoyiaritin. ore kulo keek naa Ile maana oleng, amu, kebak imoyiaritin napaasha.

Ore entoki nadamu tanadol ena aa ore kulo na irpaek otuunoki nitalamilami tenipiki neuni irpaek waare tenkumoto nabo neturi enaduo gumoto metaa ore pesha meshuk enkare ore entoki sidai teneshum naduo gumot enkare na kidim aisho oladuo paeki enkare ataa enkata nimishaita ore pias ena naiponaa ashu nai nakidim irpaek linonok atubulu asha neaku kisaidia ena pebulu irpaek neok enaduo aare nisho metubulu indim is aitau sheria metaa entoki.

Ore entoki nadamu tenadol ena, naa ore Kuna naa nkwashen, etii nkwashen ekaida netii nkwashen oorkokoyok. ore eunoto oo nkwashen naa tenidip aatubulu, nemeyieu nitoki naaji enchan ashaiki enkata taa igira aikesu. ore peeshaiki enchan naa kisho nkuashen, minyialata. washuu ore pee ok enaduo are. naa kidim inaduoo kwashen aatangoita. ore pee igusa, ashu pee Ilibung inaduoo kwashen enkare ore ene wueji neibung'a enkare, naa kenguoyu. neeku ore entoki nadamu pee italami nkwashen enkare teneidipi aikesu.

Ore kulo, naa irkeek kitumiae atabakie imoyiaritin. kitayuni iladuoo keek ashu benek, neikanyikanyi, peetumokini aisudoi, ebakieki moyiaritin. ore pee intayu inaduoo benek, naa ingas aisalaash tenkolong, nintalam enkare. nincho metoito. paa inakata taa ilotu aitobir. metaa ijo enkurma. nisudoo, pee ebakieki imoyiaritin enkata namuoi oltungani. kesidai ena oleng amu keyau biotisho tosesen loltunngani. amu ore pee iok naa ekishukoki biotisho ino. neeku nejia eikunari ena siai temurua natii.

Ore entoki nadamu tenadol ena naa irkurt ashu Kuna kutiti nguesin naanyae nkaitubulu ashu, kuna aitubulu tenidip atoisho. ore kuna kurt, teneitu iramat apik irkeek. inkaitubulu inonok. naa kejing' Kuna nguesin nepuo aajing iladuoo nganayio. nas keninga atua nepuo aanya tiatua. neeku minosayu iladuoo ng'anayio. keyieu naa kitalami nena kurt, irnganayio ashu inkaitubulu. pee mepuonu aamitiki ilnganayio linono. inosayu. kepiki irkeek. neramati aitalam eriaa. nitaasi nkulie pookin aasishie, oladuoo kurto nkaitubulu. naa inakata itum irnganayio linono

Ore entoki nagira aasa, naa benek ibunga enkurti. nejing nkulie nkukunik ake, aanya inaduoo benek oonkaitubulu. ore entoki Torono tenenya enkurto ibenek naa kelelek kemitiki inaduoo aitubulu inonok, ebaiki kiwango naisho aitobiraki, amu ore Ibenek naa ine maana, too nkaitubulu. naa ore pee meeta enkaitubului, Ibenek, nemeidim aatabaiki ewueji naisho. neeku keyieu. Nitalami ena kurto aapik irkeek. neitayuni nkujit naayau ena kurto. amu inakata ake ebaiki inaduoo aitubulu inonok. ewueji neisho aitobiraki. neeku keyieu neramati inkaitubulu nitalami

ore entoki nagira aasa naa inkaitubulu etijing'a enkurto naa keyieu nitalami kuna aitubulu, aa taa abukoki ikeek nedotuni eriaa nitasi akeyie pooki pee elam enaduo kurto, eyieu sii nedung'ori intapuka nabung'a enakurto amu inakata meshurtaki inkulie aitubulu, neeku inatoki nagira aasa tene, ebeneyio ibung'a enkurto naa tinibung' nabo naa keyieu nedotini inabeneyioi naibung'a naa kitubulaa metijing'a inkaitubulu pooki.

Ore entoki nagira aasa tene na nkukunik nairibo irnganayio ogira abulu neguenyingweny anya nkutitik wuejitin ore petumi ngwesi nanya nkaitubulu aikonji na kenare neari tonkoitoi pooki tanaa ngweusi sapukin nepikakini resheta peeri aitalam irnganayio tenaa si ngwesi kutiti kidimi nepikakini irkiek paa ore penya laduo nganayio neyee pitalimi irnganayio ngwesi petumoki atubulu aitobiraki neaku inatoki nagira aasa.

Ore paa enetipat ena bae tenkop ang, naa ore Kuna aitubulu kitumiae aun too nkang'itie peeku sidai compound oltungani ashu enkang. ore enkae toki e maana kitobir sii enkijiape enkop, naunore Kuna maua. ore peeuni Kuna tokitin neitobir enkang. naa neyau enkijiape sidai. naa kelelek sii eyau enchan. amu ore ewueji pookin neunore irkeek naa keyau enchan pooki iladuoo keek. kitobir sii enkulupuoni enkop nagira aabulunye neeku keeta maana oleng Kuna aitubulu teneuni. ene tipat oleng.

Ore entoki nagira aasa tene na emoyian naje naibunga nkaitubulu egira abulu elelek si aa enchan natashiakia egira abulu ore kuna aitubulu tenidip aoto kenare nitauni tolchamba peminyala amu ore peishaki negira aibunga ninche nelelek ake inyala laduo nganayio neaku keyieu nitalami ngwesi pooki ayau ena neyieu si nitauni tolchamba tinidip ataa tayari neaku enkata naishaakino nitauni amu ore pinyala obo nelelek torkulie neaku enare nitauni teneku pemitubulaa.

Ore mapemdeleo ashu enkitobirata niyeu tenasiai na kenare neeta oltungani orbaketi niun sii nkiek ore kuna paipa naya enkar nenare neudiudi entonata enkaitubului neudi empipe petumoki atubukoki enaduo aitubului enkare netumoki si aisho enaduo are metaa inkaitubulu enukokino ore piud kila entonata enkaitubului nimintoki aibukoo enkare sapuk aaku oee enkare naduo na kedou aitubulu neaku inake naishaakino niata peitumoki aitubulu tuna aitubulu

Ore entoki nagira aasa tene na nkaitubulu eunitoi ataa kuna naata landerera kutitik kengasai aitobir enkop ailepunye niboori emaduo twrit pemeya enkare neoshi irkererin tonkiek nebukokini laduo anderera lainini otooshoki nikenori na nebukokini enkare petumoki naduo aitubulu atubuku ingoritae esidai ore petumokibatubulu metaa nkutitik aitubulu sapukin penyo na kedotuni neuni temukunda aaku nkaitubulu sapukin neaku inatoki nagira aasa tene.

Ore neikoni tenetumi enabaye naa keuni kuna aitubulu, nebukokini lainterera enkop, neing'ori, ore peebulu aaku nkutiti aitubulu peneu, neidurunyeki aun, neitalami kiasi naje, naa naremokini, nedotunu inkule aitubulu ashu inkujit naamitiki enaduo aitubulu ebulu aitobiraki. Kebukokini sii irkiek oishaakino, neikarri, aitalam inguesi sapukin peemenya ashu peemeponu aituny, neramati ake iyie iramatata pookin, ometubulu aaku Inkaitubulu sapukin. Ore peishonaa keidim neisapooti pemeibung' kuna inganaiyo enkop pemeinyala.

Ore enikoni tenitobiri ena na ore kuna na nkaitubulu ashu irnganayio onyae na keuni naduo kaitubulu ore amu kutitik kulo anderera kidimi niremi enkop nisuakini laduo anderera nenukari tongumot nebukokini enkare tenemeshaita nebukokini irkiek niremokini tenwbuku penyo nedotumi eyia nikari naduo aitubulu aitalam ingwesi pemenya ashu pemituny emetubulu naduo aitubulu aisho neaku nejia ikuni tenitobiri kuna na nemaana oleng amu endaa toltunganak

Ore enabae nibelekenye oleng tenkop natii aataa enkitubulunoto ekuna aitubulu ore entoki naibelekenyie na enkop nemekute etumito enchan ore tiapa na leunishoi niremokini naduo aitubulu petumoki atubulu minosi ore taata eibelekenye enkop mekute etumito enchan nemekute si egirai aunisho neaku inatoki naishoo mibelekenyai amu etudungoki irkiek nepeji nkuk neaku metumoki nkaitubulu ewoi sidai nebulunye.

ore ena siai temurua natii ataa enkitubu, naa kegira aitobirari oleng' tenkaraki kisidan kunaitubulu tenkarna oltung'ani , teninyia naa keponaa biotisho tosesen lo ntung'ani ore sii esidai ashu esidano eunoto ekuna aitubulu ore pee eiun naa enkata nabo iun ore pee ebulu oladuo shani aaku sapuk meeta enkae kung'urata nayieu sapuk enaa bora ake tukoki ilkeek metalama ing'uesin neeku ekintoti aisho edaa kila enkata naishoo inaduo ng'anayio neeeku ina entoki emaana teniun kulo ng'anayio.

Ore ena siai te murua natii naa kegira aitobirari amu ore kulo nganiyio naa letipat neeku kenyoki aun oltumgani pookin pitumoki anoto kulo ng'anayio te nkata enkesare. Ore pee iun kulo ng'anayio naa enkata nabo ake iun olchani neeku lila enkata enkesare itum itum irnganayio linonok. Amu meyeu olchani nigil aun enkata eare bora ake meeta itiuno enkata edukuya neeku igira ake akesu inganayio linono kila olari. Neeku kitobirari ena siai oleng' amu ile maana nganayio neeku meeta oltung'ani loyio neemeta kulo nganyio naa ki punguza sii gharama amu meyeu nintoki alo sokoni ainyangu.

ore entoki nadamu tenadol ena naa ore kuna aitubulu nemesidan tengalo eunore amu ore pee iun kuna aitubulu inonok nebulu kuaitubulu tineweji nituunie ashu tineweji niremo, naa ore ena king'ial kuna atubulu inonok amu kengor enkare inaduoo atubulu amitiki ebulu esidai, neeku kishaa kino ore eton aakutiti inkatubulu inonok nijing' atua adotu kuna aitubulu pee mepuonu aing'al kuna aitubulu inono teneeku sapuki amu kemitiki ebulu aitobiraki.